Kadamu eramatare olukunkuni amu kisho ninye lukunkuni biotisho sidai, kore sininye alaramatani lo lukunkuni naa keidim ai tawala kuna lukunkuni enyanak, netum sii iropiyiani sidain naidim si ataramatie kan makeon tiatua manyisho enye epooki rishata.

Kadamu enkitamoore oolaramatak loondaiki, eitamoki naa ninche eneiko peisho ndaiki enye toompareti menoto biotisho sidai, neisho sii ninche aitalala meta kore olosho netii endaa sapuk.

Enkitamoore sidai ena, naipirta eramatare oondaiki tiatua mpareti, metaa kore taisere neitodolu biotisho sidai tiatua ndaiki natii olosho.

Keitobirari esiai oleng' amu ore esiai naa keasi tenyorrata, tenchipai o tenkayit sii metaa kore metabaiki netaa eitobirari esiai alo akutiti oleng'.

Ore biotisho we eishoi oo ndaiki too ompareti naake eaku ninye ene abori oleng' amu Kore naa eramatare enye netaa egolu oleng' amu keitamai naa eishoi enye.

Keitodolu enyorrata sidai natii atua laasak oasisho tenebo tenkarake kenyorr ate. Keeta sii ninche enoshi naasisho tenebo tenkarake keyieu naa nereu esiai enche dukuya.

Keishoi sidai oondaiki naing'ua mpareti tenkarake eramatare naa sidai naing'ua kulo aramatak loondaiki aa tenkarake kore ndaiki enche neeta biotisho, kore sii eishoi enye naa enetipat oleng'.

Keramatare sidai naipirta eramatare oondaiki toompareti ang', aa tenkarake kena esidano amu kore enkare naa kejing' pooki shani akutiti eitobiraki naa sii ninye biotisho enye weishoi enye metaa keisidai oleng'.

Kesipata oleng' Kore olaramatani tena naa kesipu eishoi sidai o biotisho sidai oo ilukunguni enyena amu Kore naa Kuna lukunguni enyena , naa keishoo ninye esidano eishoi enye metaa Kore siininye keibelekeny kulo mosor lenyena netum sii impisain tenkarake kemiraki ilkulie airamatak naa sininche pooki rishata o pooki olong'.

Kesipa taa oleng' kore olaramatani tene naa kesipu eishoi sidai obiotisho sidai oolukunguni enyenak amu ore naa kuna lukunguni eneyenak naa keisho ninye esidano eishoi enche metaa kore sii ninye keibelekeny kulo mosorr lenyenak netum sii impisai tenkarake kemiraki kulie aramatak naa sii ninche pooki rishata o pooki olong'.

Keaku enetipat oleng' eramatare oo nkishu aa tenkarake, oree naa siininye biotisho enye neaku enda ake naisho kulo airamatak naake sidai. Idol sininche eitayuni tewueji nabo meshomo enkai kop tenkara ake ore naa duo biotisho enye naa kesidain oleng' naa kesham enkong'u oo kulie airamatak.

Kore tiatua ildukain leng' naa nchere Kore ilairamatak loo indaiki naa eng'orita lelo lotii ildukain a tenkara ake keyou indaiki enye naa sidain naa kesham inkonyek enye metaa , keinyangu ninche ,Kore olaramatani naa ketum siininye impisai naalo ashetie kaan o nkera enyena we enkang' enye teliilungata. Ore sii enkai Kore indaiki neyou neata biotisho sidai metaa Kore peenya oltung'ani meata enaitaas naa etilaki sii ninye ainoto biotisho ake naramatie kaan tiatua irishat oo nkolongi enyena natii ilo duka.

Ore manyisho ena rishata saai naa keibelekenya tenkarake ore rishat neibelekenyate sii ninche. Ore saai manyisho neyieu kore iltung'anak lotii ena alo eang', newuo ildukai, nedol iltung'anak ajo kaji etiu manyisho enche. Kore ina naa keutu ajo keibelekenyate rishat, neeku keyieu sii yiok nikimbelekeny manyisho tiatua nkang'itie nikitii, aa tenkarake kore ena, maape adol enkitanyaanyukoto natii aji? ildukai, neeku kore enarishata netaa etulusoyie, maape erishata esaai.

Keyieu ore laramatak loondakin naa kewor sininche ndaki enye eyiolo enikunono sapuko obiotisho enche aa tenkaraki ore naa pebulu na kesham sininche lainyangak looldukai a tenkaraki kesieku naa enkongu nesham ajo ore ena daa kesidai oleng, neaku ore duo ewueji napiki kuna daki keyieu naa ewueji sidai na kameetai toki toronok nainyel biotisho enye, amu ore sininche ltunganak lemurua na keyeu nche endaa sidai neaku keyieu nibelekenyi inewueji napiki endaa neori si agil ndakin edolitai esapuko enche tenkaraki mpisai na ingorita kulo aramatak loondakin.

Keitauni olchoni liauluo lonkwashen aitobiru nepiki atua enkare metaa ore duo ena toroni natii atua ele shoni, nituku enaare metaa ore duo pelo oltungani ainosa endaa na kesidai meeta aai bae toronok nalo aitaas oltungani tiatua enkosheke .

Kesuji enkoitoi nalala oleng ore pebai ewuei naji ebore ltupai nesipuni duo nkajijik nasheta nesuji si duo nkigerot naigeroki amu ore kuna kigerot na ninche nautu ajo ore endewueji na ewueji na keramatieki ltunganak neaku ore duo na nchere kesipini nkajijik nashetieki tiatua ldukai nesipuni nkigerot natiipokki wueji nakata kipuo ambaka nikibaya enetii eramatare naipirta mbaa natii sipitali.

Keitedemu iltung'anak lotii olosho lemaa ajo kore enkanyit enche naa enetipat oleng' aa tenkarake kore nkera naa keyieu neitodol intoiwuo enche enkanyit oleng' Neeku sii kore siininche nkera nemany duo manyisho naa ketii osiligi aa tenkarake enkanyit naituruk amu keisho ninche ntoiwuo enche. Neeku kore duo olosho lemaa naa kenyokita aashum enkanyit aajo kenetipat pooki olong' o pooki rishata.

Kesipuni manyisho oltungani ajo kaja ikununo manyisho enye aa nchere ama larin lenyenak kaji etabakitia, ore duo peaku ishoki ninye ropiyani nedol ajo engeno enye kishaakino peasie ena neas ena a tenkaraki nejia naa ikununye peisho kuna ropiyiani enyenak metaa ore taisere neret nkera enyenak neret sii duo olosho lenye tesidano.

Kitodolu esiai oonkaik naasaki ate iltung'anak aapuo aitobiraki ate imashinini amu ke ore kuna mashinini naa kinyiala ninche terishata, neeku kepuo iltung'anak aas toonkaik enye nitobirr amu ore emashini naa ninye itumumiai tena rishata esaai.

Ore irmuran Lena rishata nenyora duo ninche aisul esiaai oonkaink . Naa amu tenkaraki ore esiaai tele Osho likimanya sai mokire si etii isiatin naishooyo sirkali . Niaku ore irmuran lena rishata tenyora aas isiatin enche too nkaik . Kake keninye nee eas oltungani makewon amu Ina siai nataana naa kidim sininye aitotio ormarei lenye ,nerumoo naa sininye maisha enye .

Kitodolu eseremare oonkaitin elejare naing'uaa iloshon aa tenkaraki ipirita iltung'anak ooponu aajo ore paas ena nebaiki nikimayian Enkai. Yani ore iltung'anak le saai ketayieutwa ninche emayianata dorrop oleng' , ketudung'o ake osiligi aa ipirta iltung'anak eseremare oonkaitin, ketiu enaa empurrore oompisai neeku kitodolu ajo ore olosho le saai, elelero esai kedung'ito ninche osiligi. Kipiraki encheto nimikichiakino ooseremare oonkaitin naing'uaa iltung'anak kake mee osiligi oing'uaa Enkai natii shumata.

kesipa oleng ajo ore enkare naa keiriamari tenebo oenkishu oltungani . kake keetae naaduoo ilubot nemetii enkare kake kekiti oleng . neeku inepu naaduo ajoore enkop naa kiti enkare , keetae engoloto emanyisho we eramatare . inepu naa iltunganak epuo ainyiangu enkare etii sii lemeeta sentei metaa midim duo sininche anotito enkare. niaku ajo kegol ninche eramatare enche amu meitobirari. ore sii enkae naa kisidai enkare tenchoto nabore oleng amu ore eramare oonkishu oe eramatare sii duo nauni ndaiki

Keutu esidano, o nyora we nkanyit natii atua ormarei, amu ore piisipu enkitok oshi eniko peyaki duo olee lenye endaa, naake idol ajo ore enda kisiepa metaa mejing' lojong'ok duo minyala endaa. Ore enkae isipu sii eniko tenibung' enkitok endaa peeyaki olee lenye, ewutu ajo ketii enkanyit, netii ornyora. Ore sii enkae neutu ajo ore irmarei kumok ishaakino netii endaa te sapuko metaa kore olameyu nemetii niemdelea ornyora we nkanyit, ore ormarei sininye niendelea aiko aja alo dukuya.

keutu esidano enkitengenare naipirita internet amuore iltungank lenarishata naa ore imbaaele osho pookin naa keimu oloingange. niaku ketii esidano metaa ore iltunganak lotii olosho anaaa ilubot naapasha naa kitamoki ajokiore oloingange naa keeta esidano. amu ore sai piata esimu nebaiki naa iwoshoki oltungani .kebaiki niata esiaai nias , naa ore adake elo enkolong alusoo nebaiki naa keeta sii entoki siiyie entoki nitum .niaku kadoliata ajo ore inernet naa kesidai tenitamoki iltunganak amu inewueji sininye etabayie nyoo , enkop.

ketii iltunganakoingor erikore neaku ore sininche naa kepuoaingoru iltunganak loora lenyenak peliki sininche esidano enye napuonu aas idipa sininche awoita iloorika , idipaki naaduo atoosh enkukuo. neeku kepuo sininche ewueji netii iltunganak tenkumoi ,nelikisiniche imbaa naaata naidim aponu ataas. neeku ore ena siai naa kesidai oleng amu ore olarikoni naa keininigi , nelikini mbaa naishiaakino nelotu aas sininye ,nedoli ajo amaa duoo teneaku eima ena kukuoo kainyioo ninye indim aeu ataasa .neliki naa iltunganak peidimsiininche ategelu metaa olarikoni lenye taisere , nelotu aasaki sinche esiai sidai , peibelekeny naaduo emanyisho enche .ore ninye anaa irmuran nishori sinche isiatin .

Ore indaiki too impareti aang' naa keyou eramatare sidai. Ore ene dukuya naa kesemperi indaiki aang',etaa koree duo enkulukuoni naa keshukokino oleng', neisho naa biotisho sidai ena daa metoishoi oleng' metaa kesham ninye olaramatani onyok loo Kuna daiki.

Ketii esidano sapuk oleng' tenetaa ishori iselenken otenebo intankilen enarishata enkiteneng'enare emanyisho enche. Amu ore manyisho enche, naa keyieu iroruat napashipasha ,petim laki naduo siniche ainoto, eramatare sidai tiatua irmareita lenche.

keyieu neponari emashini meitobiri metaa mekire oltung'ani oitoki alotu aku enadaa apik atua emashini petilaki atudung'udung'o metaa kutiti naku keyieu nitobiri enkae mashini naake, ketaa eyauni ake endaa nejing ake openy nedung'dung emashini nitoki arrumoo meshomo ewueji nepuo anyayie inkishu metaa kore duo ingufu oltung'ani nemekire etiae, mekire eyieuni netii atua ena mashini etaa kore akeyie duo ake oltung'ani naa piilo ake airony umeme netilaki atamanai ena mashini neyau openy osatia nedung'udung netii ake inkishu bata nejing inatoki nadaare inkishu niendelea ake duo inkishu adaa amu keji kore ena daa nadung'o akutiti keji ore peejing atua enkoshoke enkiteng naa kejo ilashumpa kore entoki naji digestion nelo aitobirari akuti, neeku eyieu nitobiri duo imashinini naa mekire uh, oltung'ani oyau endaa apik, epik kan ina mashini endaa nedung'udung openy nerrumoo mpaka ewueji netii inkishu nitoki sii tena aboloki enkare metaa epuku enkare nejing idie wueji neeku kore eramatare onkishu nelo dukuya telelekata mekire etii engolon.

kadamu orkuak lormaasani ajo ore apa ninye naa ipiru aitung'ua ilchanito lopaasha neaku kore apa enasiai naipiruni enkima naa keyo apa ingufu kumok aitumia naa engolon sapuk piilo aipiru ina kima, kake kore naa eewuo alotu ena etee iteleleka, etaa intudup tenkaina nilo aitudup enkima ninteru iyie apik endaa ino enkima niendeleya nena endaa aoku tenkaraki eteleleka esiai naitudupi enkima neeku kegira ayau duo esiai eyiarare metaa keleleku oleng intudup ake esaa niyieu nendeleya naa endaa aoku.

Keji ore nokokoo olokakuyiaa na ninche iltung'anak lenarishata osujita olorrerri lorkuak apa otulusoyie, neeku eton esujita ake ninche osai. Neeku ore irmurran onkera kutitik na ninche loishaakino nenyikaki nokokoo amu, enyikaki naa peitamok orkuak linche enetiu, na ko petua enkanyit, ko petua enkirorokino, na ko petua manyisho, neeku ore nokokoo sai onookakuyia, ninche iltung'anak letipat oleng' amu, etamoo orkuak enetiu, neendelea na orkuak adupa tiatua lolotung'anak anaa inaishoi, natii saii.

kitodolu ajo ore entorore oompariti nekooli indaiki kumok , keishiaakino naji naa keaku te sapuko metaa ore imashini netaa ninche natur impariti .amu ore naa duo esiai nakakanyi indaiki ,naa kekakanyi te espuko oleng.

Kitodolu enkanyit sapuk naishori olarikoni lolosho amu ninye kitok, neeku kenetipat ebae amu, kore lopisani lenarishata nishaakino neanyit ilarikok lenche, pooki rishata opooki olong' metaa, kore sinche liabori, neotu enkanyit ajo ore olarikoni, na kishaakino, neanyiti ninye.